Ore entoki nadamu erishata muj nadol ena siai naa kadamu erishata nabo apa kira kutitik oleng kigira aunun ashua kigira aun impooshok orpaek tiatua inkasukun tiatua impirbili naa ninye alo ena siai aitadamu erishata muj naba anaa enatodua ina rishata apa kiun intokitin tiatua impirbili ah kiun impoosho nikincho meshomo abulu neaku ninye alo adamu oleng erishata muj naba ana enadol ena siai ninye aitadamu ninye aitadamu tenadol ele tung'ani ounito impoosho tiatua orkuniyia nepik enterit milepu paa kelo alo aun ninye aitadamu ina siiai oleng amu ore iltung'anak kumok naa keng'as apuo atem entoki tenaa kelo abulu tiatua inewueji petumoki ahomo atipika olchamba lenye ashomo aisiapirdaki enkop musima neeku ina oshi entoki nanu nadamu oleng tenelo padamu oltung'ani eesita ena siai kadamu ake ina siai ajo ataasa apa sinanu esiai naijio ena.

ore enikunari ena siai naa medupa tenkop nikimanya iyiok, ore temurua nikitii iyiok nemeramati inkitejon katukul, tukul inkishu eramati oontare, neeku meramati inkitejon pii ikiti ena siai tenkopang, neeku mikiyiolo iyiok oramatie loo ikitejon ajo kaji ikunakini eramatata, kaji ikunakini idaikin, kaji ikunakini enkare, okulie tokitin kumok ake amu etu naa iyiok kimoku aaku aramat esiai oo ikitejon neeeku mikiyiolo pii amu etu naa iyiok kiyas enasiai oo inkitejon enaa enoo inkishu neeku kelamita iyiok oleng'.

Ore embaye edukuya naishiakinore piiliki oltung'ani ashua pinteng'en oltung'ani peyiolou ena naye naipirta eramatata olukunguni naa kenarikino piliki oltung'ani ajoki keetae ilukunguni naa inonkiri ake ninche neetae ilukunguni ormosorr naa irmosorr ake ninche epuo aiu naa kenarikino piliki oltung'ani peelo ayiolou nelimu ajo kakwa ashua kakwa lukunguni duo eyiu ninye nelo aramat pekitumoki naa atoliki piilo ayiolou ajo ke kakwa ilo aramat naa kakwa inkoitoi ashu irreteni naitumiae tenepuoi apuo aramatishore nena kuna lukunguni naa kenarikino piliki neyiolou niliki nena baa pookin naagira aendelea petumoki naa atarr atarriyiana ashua petumoki atayiolo.

Ore tenewueji nakaidim atolimu ajo ore entoki nagira alo dukuya tene netii nkukunik nidolita tenewueji naa ijo entoki najo irmasaai osampulal, etii irkurs netii nkukuni pookin nayau enkare, ninche kuna nidolita tenewueji etii abori eleokidongoi ashu etii atua eleshafu leboo Naina pidolta ajo ore ntokitin naijo kuna na ntokitin nanarikino ninguri tenkariano nagut olenga ,ningori temboron olengnepuoi apo ayiolou pemelo ake oltungani nelo aim aim meeta namuka sidain napisinga amu kelo ayaki keon moyiaritin nayau ewoi nijo ena, na kenarikino pilo oltungani ayiolou pilo aishop inamuka iimita wuejitin naijo kuna.

Ore entoki nagira aendelea tene naa idol ajo iloing'ok kulo lempeku ashau lompekui napashipasha naa ore entoki nanarikino enkarriyiano ashu eng'eno nifaa niyiolou oltung'ani niyata naipirta iloing'ok naa kenarikino piyiolou ajo ore sininche iloing'ok naa keetae ilompekui napaasha keetae osaiwali neetae ornusu neetae ormaasani neetae ajo sinanu naa iloing'ok ooji iltala naa kenarikino piilo ayiolou nena pukunot pookin elelo oing'ok piyiolou ajo kalo ilo aputoki inkishu inonok neeku ina ng'eno nanu aata tombaa naipirta isaiwal ashua tombaa naipirta iloing'ok amu ore nanu naa kanyorr iloing'ok loo saiwal oleng neeku ina eng'eno nanu naata teyiolounoto arashua te ufugaji oloing'ok.

Ore enasiai nakeisapuk enasiai tenkop oleng amu ore nye entoki edukuya ore irkiek na entoki edukuya oleng nannarikino nepuoi aun temurua amu ore rkiek omaua na kitobir enkang oleng, neyau irkiek sapukin enchan nisho ltunganak minyakiti atum hewa sidai hewa safi neaku aisidai inasiai oleng ninye nagira aiendelea temurua, aisidai esiai eunore orkiek amu ore eunoto orkiek na aisidai amu kisho ltunganak loipi, kisho ltunganak enkiti hewa sidai nitobir enkang nepuo ltunganak atoni tenirowuaju netum ltunganak nkiken ,netum olchani tenetii olchani obo ana oloyieu neaku embau sidai ena eunore orkiek katukul, meeta entoki nanyanyukie.